Tijni timore e aluorawa kamae. Kang'ato dwaro neno jatelo nyaka odhi e ofise, mondo owuo kode, kata onyise gima odwaro. Seche ma odhini nyaka one ni orwako lepe maber, kendo odhi e seche ma owinjore. Okonyal chung' achung'a todhi neno jatelo e chuny otieno. Nyaka ogochne jatich matiyone jatelo, ma openje sama ber ma inyalo neno jatelo. Jatelo kaonge to ibiro nyise chieng' moro ma onyalo duogo. E pichani chalni kae nitiere tij sirkal madhi mbele. Nitiere jowoi ariyo, kendo jowoi gi gin jowoi madongo. Achiel chalni en jatelo, kendo jateloni, chalni oruako lau marambulu, kendo otwe saa. Lawe moruakoni en koti, manigi nengo ahinya. Gin duto gilielo wigi kendo wigi oliel mapoth. Nitiere wuoyi achiel ma orwako angolo, to chalni wang'e oknen maber nikech osomo otas moting'o e lweteno. Kendo wuoyni moruako angoloni, ode tai ahinya. Tai ma oruakoni ni gi kido mopogore opogore kaka rambulu. Gin duto gibet e kombe kendo gitang'o gimatimore e otasno.